Ka arango tiponi, to aneno ji mangény, morwako sude, miyo moro be ochungé e bath jama mochung' morwako suti maberno. To kae karango, to chalni, ne en fair moro mar jopur kata agriculture. To jalno ma ochung' morwako suti marateng'no, ochalo jalno ma ochung'ne migawo mar pur, kata migawo mar agriculture. Koro aneno kanyo, kagiwuoyo, e wi gik mopogore opogore, ma oket ewi mesa kanyo, mondo ongí kaka gi, jogo oyuto, kata pur gik ma oyud e pur mar higano, kata ma jogo oseyudo, magitangóne ngá ochung' ne migawo no. To jalno maloso kode, nyaka bed ni en achiel kuom jopur mapuro kata mar organization mar jopur.

Tiponi, en tipo mar yath ma iluongo ni Panadol extra. Kendo mae yath ma ji mangény tiyogo, kendo itiyokode e duoko rem piny. Saa asaya ma iwinj rem moro amora, kata obed ni dendi ochwakre, kata iwinjo rem e fuondeni kata e wii, to inyalo tiyo gi yath mantiere e tiponi. To ka po ni yath mantiere e tiponi ongé, to nitiere yedhe moko, ma inyalo tiyogo e loo yadhni. Koro, moko kuom yethe minyalo ti godo e loo yadhni gin yath miluongoni Sonadol, inyalo tiyogi Maramoja, nitiere moro miluongoni Action, nitiere moko be iluongoni extra. Koro mago e moko kuom, yedhe minyalo ti go machielo, e loo yath mantiere e tiponi.

Karangó tiponi, tiponi nyiso jogo ma iluongoni jobiskop kata Bishop. To karango tiponi, chalni, mae en riwruok mar jobiskop, kata mag Jodolo e piny Kenya kae. Koro jodologi, gibet kanyo, kendo gin jodolo mag kanisni mopogore opogore. Aneno kanyo jadolo mar, jobiskop mar kanisa mar Catholic mano mar jo kopere. Nitiere kanyo, jadolo mar kanisa mar Angilkan, gi kanisni mamoko. Koro jogi, ginyalo bedo ni gibet ka mondo giwuo e wi gik matimore e piny Kenya, mondo giket sirkal oriere. Seche moko be nyalo bet ni gibedo kama, mondo omi, giwuo gi jopiny Kenya, kendo gilos wech ma opogore opogore, kendo gipuonjwa. Ahinya ahinya gijayudorega e kuonde lemo, kendo gilemo ne ji, mondo ji obed maber, mondo ji obed gi ngima maber, kendo gikwayo ne ji kuom Ruoth Nyasachwa.

Ka arango tiponi, tiponi nyiso, en tipo mar gino ma iluongoni ong'we yamo kata simo. Koro ong'we yamoni asetiyogo e kwonde mangény, kendo asetiyogo timo gikmoko mangény. Achiel kuom gigi ma asetiyogo, mokwongo, asetiyo gi simu mar ong'we yamo e somo, kendo, kaka atiyo kode e somo en ni ne anyalo kano karatese moko ma otingó gik mane asomo to a ago picha to asomo gi e sana ma ma ayweyo. Kendo simu ni anyalo gochonego wedena, osiepena, mondo omi watudre, nyaka jogo ma odak mabor, koda jogo modak machiegni to gin mabor koda e seche ma adwa wuoyo kodgi no. Koro simu mar ong'we yamoni bende inyalo tiyogo e go picha kendo inyalo tiyo kode timo gik moko mangény mopogore opogore. To sani kaka technology medo medre, kendo kaka lony medo medre mangény e kaka tije mag ong'we yamoni bende medre.

Tiponi en tipo mar tol. To gima ahero ahinya kuom gini, kata kuom tol moyo lewni ni, en kido mar tol ma otegno. Ni mar sama, imoyo lewni e tol ma otegno, to okinyal bedo gi wasiwasi, kata midhiero ni lepi go nyalo lwar piny, mondo idog e lwoko. Koro ahinya ahinya to mano e kido ma ahero mar gini. Tol ma otegno maber.

Ka arango tiponi, to aneno tich mar pidho alode, koda yiende. Koro, ka angíyo tiponi, to aneno lony ma malo ma otigo e pidho alode gi yiende. To an alwora mara, pok lonyni ochopo. Koro kaka itimo tijni e alwora mara, en ni ipuro puodho, ka osepur puodho maber, tikomo kodhi mag alode ma opogore opogore e puodho kanyo. Koro kaka alot mar ododoni, to ento ahinya ok komega. En ahinya ahinya to ojati atiya kende e puodho. To alode mopogore opogore tikomo ka itiyo gi kodhi margi. Kaka alot mar, kodhi mar boo ikomo kodhi mar boo no e puodho, to alodno ti, kiolo ne pi. um asto alode mo, mamoko kaka skuma gi nyanya, gi kitungu, gi dek, ginto idwani mondo, kaka nyanya gi kitungu gi skuma, ginto gidwani iketo gi e gimoro miluongoni nursery. Kasto gi kagisetii matis koka

Tijni ka anene, to ochalo tich mar loso manyiwa gi tiyo gi gik mopogore opogore. Kaka alode ma ok ti go, it alode ma onego owiti, kata chieth lee ma odak e dala. Koro mondo omi ngáto otim tijni, odwarore gi gik mogore opogore mag tich. To, moko kuom gigo madwarore gin gik moko kaka gumboots, nikech ngáto ok nyal nyono kama maniywa go nitiere, kata kama gik ma iloso go manyiwago nitiere, gi tiende nono. Ni mar, onyalo yudo tuoche moko. Koro mopogore gi mano, mondo omi ngáto oti tijni, ochako, onego obedgi gima iluongoni kwer kata jembe ma onyalo loko go oloko go manyiwano maber. Koro ngáto onego obed ni en japur, kata ongéyo gige puodho, kata ongéyo gima otimo, mondo eka mi, otim tijni maber.

Tich ma inyiso e tipo ma oket kaeni, en tich mar puro. Kendo tich mar puroni, en gi nengo e alwora mara ni mar, gigo ma iyudo ka ngáto opuro, kata cham, kata alode ma iyudo bang' puro, ndalo mag keyo, inyalo ti go e yore ma opogore opogore makelo nengo, kata makelo ber e ngima oganda, e alworawa. Koro moko kuom kaka gini nigi nengo e alwora en niya, alodegi kata cham mopurgo, inyalo tii go kaka chiemo. To chiemo en gima ber, kendo makelo ber giler e ngima oganda e alwora. To kata kamano, chiemogi, gi alode ma iyudo bang' pur ndalo keyo, ginbe inyalo us gi, ma ogaanda oyud omenda, ma ginyalo tiyogo loso gikgi mopogore opogore mangény kaka, tero nyithindo sikul um, thieth e osiptal, gi timo moko mangény e ngimagi.